No wambĩrĩrie na matunda kũrĩa irio icio cia rũcinĩ, ucoke ucokerere itumbĩ na ucoke wakĩrĩkia itumbĩ ũikarange hanini nĩũndu wa kamũcamo kau harĩ niĩ, ucoke ũthiĩ na mbere kũnyua cai ũrigie. Nĩ tondũ harĩ niĩ ndingĩhota gũtubanĩria indo icio ciothe. Nĩguo ĩngĩka korwo nĩ niĩ.